Ĩno nĩ macini ya gũthĩĩra mahiũ mahuti, na ũndũ ũrĩa ingĩenda kuona ũkĩagĩrithio naguo, no nyende gũkorwo kwĩnacio ingĩhũthĩka na ũtheri wa riũa, nĩ gũkorwo thitima nĩ ĩrathiĩ ĩgakorwo ĩna goro, no ũtheri wa riũa ĩngĩkorwo ĩkĩhũthĩra hinya wa riũa, ndĩngĩkorwo ĩna goro, na no ĩkorwo ĩrĩna kĩgũni kĩnene kũrĩ mũrĩmi, na matukũ-inĩ maya maroka, na ĩkorwo ĩtekũhũthĩra space nene, hindĩ ĩrĩa irathĩa mahuti macio. Tondũ ũrĩa ĩkoragwo ĩthondeketwo, no nginya ĩkorwo handũ hahingĩrĩku kana handũ hairige nĩ ũndũ wa mahuti macio nĩ marũgaga maigũrũ, koguo ĩngĩkorwo ĩthondeketwo ũndũ atĩ mahuti macio mathĩyo matigũthiĩ makĩminjukaga nakũu kũnene no ĩkorwo ĩnjega makĩria.

Nĩgetha macini ya gũthĩya irio ĩhote gũthĩya irio cia mahiũ na njĩra njega makĩria, nĩ ĩrabatara gũkorwo ĩrĩ njũgĩ, ĩkanorwo mahinda kwa mahinda, na ĩgekĩragwo ũiro, nĩgetha ndĩgakĩrĩo nĩ gutu, ona ĩgakorwo ĩna, ĩthondeketwo na njĩra njega, ũndũ ĩtegũikara ĩgĩthũkaga na ĩgaikara ĩkĩroragwo nĩ bundi wa mĩtambo, nĩgetha ĩkaruta wĩra ũcio na njĩra njega.

Kuma hĩndĩ ĩrĩa Huduma namba ciarugoririo gũkũ bũrũri-inĩ na andũ othe matũĩke a kwĩyandĩkithia, ndirĩ ndathiĩ ona handũ hamwe ngamĩhũthira, kana ngetio ona wabici yothe ya thirikari, ũguo ndirĩ ndona ĩna bata ona ũrĩku kuma rĩrĩa twoithirio, na ndirĩ ndamĩhũthira handũ o hothe gũkũ bũrũri-inĩ ngĩetha motungata omarĩkũ thĩinĩ wa wabici ciothe cia thirikari na cia mũingĩ.

Nĩgetha ũtũĩke wa kwĩyandĩkithia o sacco-inĩ o yothe gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ ũrabatara gĩbandĩ gĩaku, na ũbatare kũmenya kĩrĩa kĩrendekana thĩinĩ wa sacco ĩyo, tondũ ingĩ na ingĩ nĩ ciĩtagia mbeca cia kũĩyandĩkithia, na nĩgetha ũtuĩke wa gũtuĩka member wa sacco ĩyo. Ũthiĩ wabici-inĩ ciao wiyadikĩthiĩ na gĩbandĩ giaku, ũcokie ciũria ĩria ũgũkorwo ũkĩũrio, na ũihũrie bomu. Thutha ũcio nĩ moyaga maũndũ macio wandĩkithia, magekĩra thĩinĩ wa mũtambo yao, na magakũre rĩngĩ gakandi gakuonania atĩ wĩ-memba wa sacco ĩyo na ũgathiĩ nambere na kũigĩthia nao. Na nĩgetha ũgatũĩka wa kũamũkagĩra motungata maria maheyanaga ta ma-rũni na maũndũ mangĩ.

Gĩkĩ nĩ kĩndũ gĩa kĩahũthagĩrwo, kana kĩhũthagĩrwo gũthondeka mĩtaro ya kũhandũ mũgũnda, na nĩgĩthiĩte gĩcenjetio kwa mahinda, tondũ ino, nonginya ĩngĩrohereirwo he ngombe kana ndigiri, no rĩũ, iria ciĩkuo thikũ ici nĩ gũcenjetie tondũ ci nĩciakũhũthĩra, nĩta ngari ũguo, ĩkohererwo itingainĩ na ĩkahota kũruta wĩra ũcio ĩna ihinda inini mũno makĩria, na ĩgakorwo ĩtarĩ na mĩnoga mĩingĩ ta ĩno ĩrahũthũkaga hau kabere. Ũguo nĩithiete ĩcenjetie na mahinda ũrĩa mathiĩte, na ĩgakorwo iria cĩikuo igakorwo ikĩruta wĩra mwega na naihenya, na ĩtakuoya mahinda maraihu.

No ũhote kũgĩa na marua ma gũkua kana ona ma kũhikania kuma wabicinĩ ya kauntĩ yaku, na njĩra ici; okorwo nĩ marũa ma gũkua, ũthiĩ na iratathi rĩrĩa ũheagwo rĩrĩa watwara mũndũ mocarĩ ũthiĩ nayo kũrĩ wendekithia wa andũ, wabici ciao na nĩ ũkũheo marua ma gũkua. Okorwo nĩ ũhiki, ũgũbatara gũthiĩ wabici ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ya dicii nĩgetha wandĩkithie ũhiki waku, nĩgetha ũhote kũheo marũa mau ona njĩra ya na ihenya.

Ingĩgũra nyama kuuma supermarket ĩrĩa ĩtagwo Chandarana, na ndakinya mũciĩ ndakora nĩ thũku, ndingĩmahũrĩra thimũ, ĩrĩa yandĩkĩtwo receipt inĩ ĩyo ndaheo, ndĩmatarĩrĩe kũringana na ũrĩa ndona, na nĩgetha tũhote kwaranĩria, nĩgetha tuone kĩhonia, na nĩgetha ũndũ ũcio ndũkanecokere rĩngĩ, nao makorwo marĩ na ũigĩrĩrĩku wa kũmenya kana kĩrĩa marenderia andũ nĩ kĩega, kana ti kĩega, kana nĩ gĩkĩrĩtie matukũ. Naniĩ ta mũgũri, ona kana andũ arĩa angĩ, hote kũrora mbere ya nyumĩte supermarket kana kĩrĩa ndagũra nĩ kĩega, mbere ya kuoya na gũthiĩ kũrĩha, ona kana kuuma thĩinĩ ya nduka ĩyo.

Gĩkĩ nĩ kĩgwa na kĩgwa no ũrĩe na njĩra mwanya mwanya. Nĩ kĩrĩ njĩra cigana ũna mũndũ angĩhota kũrĩa na aigue aiganĩire . Wa mbere no ũgĩecũhie makoro, wecũhie ũtinangĩe tũnini tũnini no ũhote kũrĩa kĩgũa gĩaku ũtarĩ na njĩra ya gũkũritũhĩra ũngĩkorwo wĩna thĩna wa magego. Wa kerĩ, no ũgĩthambie makoro igũrũ wega no ũtwĩke wa gũkĩrĩa na magego maku, ũgĩecũhagia na magego no ũkĩrĩe ona ũkorwo wĩ wa kũiganĩra. Ona wa gatatũ no ũhondeke njuici ĩhihinyĩtwo na macini iria ihihinyaga na no gĩgũkorwo gĩgĩgũteithia mwĩrĩ waku no ũkorwo ũkĩigua cama wa kĩgwa.

Mahũthĩro ma ngari gũtwara ciana cukuru na gũcoka gũcigĩra hwainĩ nĩ macenjetie na mahinda, na nĩ matũmĩte, wĩra wa aciari ona arutwo gũkorwo wĩ mũhũthũ magĩthiĩ ona kana makiuma cukuru, ona magakorwo magĩteithĩrĩria mũno ona mũciari gũkorwo atarĩ na wagagu hĩndĩ ĩrĩa mwana arĩ njĩra ya gũthiĩ ona kana gũcoka kuumana na thukuru. Nĩ ũkoretwo ũrĩ ũteithio mũnene harĩ na andũ othe, harĩ aciari, ona ciana, ona arutani, tondũ mwana nĩ akoragwo akĩmenya nĩ egũkinya cukuru mahinda marĩa magĩrĩire.

Kũhũra mbica mahinda-inĩ marĩa wĩna ũkũngũĩri o wa ũndũ o wothe ona mũno makĩria ta hindĩ ĩrĩa mũndũ arĩkia gĩthomo gĩake. Nĩ wa bata, tondũ nĩ ũkoragwo, nĩ cigagwo cirĩ kĩririkano kĩa mahinda marĩa makoretwo mahetũkĩte na nĩ mabata mũtũrĩre-inĩ waku, ona marĩa ũkĩririkanaga mahinda kwa mahinda, ona magakũririkania kũrĩa ũhetũkĩire kana ũgereire, nĩ makoragwo me mega. Ona nĩ matũmaga mũndũ akaririkana kũrĩa aumĩte, ona akagĩa na kĩoneki gĩa kũrĩa arorete, thutha wa ũndũ ũcio gũĩkĩka.

Tũngĩtigĩrĩra karenda ya cukuru citinacenjia mwaka-inĩ wa gĩthũrano na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ gĩthurano gĩekwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na ihinda rĩrĩa ciana cihingĩte mathukuru, nĩgetha gũtigathiĩ, gũtigakorwo kũrĩ na ihinda mekuoya ciana citĩre thukuru. Ona ningĩ tũtigĩrĩre atĩ ithurano nĩ ciakorwo ciĩna ũtheri ona waragania. Nĩgetha tũrigĩrĩrie ngũĩ iria ciumanaga na thutha wa ithurano, cigatũma karenda ya cukuru icenjie, tondũ kũngĩkorwo na ngũĩ thutha wa ithurano, ciana citingĩhota gũthiĩ thũkuru, na ũguo nĩ ũgũtũma karenda ya thukuru ĩcenjie, na ti wega.

Hena bata mũnene mũno kũhanda matunda maya mathakame tondũ nĩ marĩ kĩguni kĩnene mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ na nĩmateithagia mũno kũrũa na mĩrimũ ona kũhe mwĩrĩ hinya wa kũrũa na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorerera mũndũ, ona ningĩ nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo wĩna njĩra ya kũona mbeca tondũ wakũria matunda maya nĩ ũkohota kũmatwara thoko nokamendia na nĩ makoragwo na demand nene na nĩ makoragwo mena thoko nene na njariĩ mũndũ ũwe kana erĩ matangĩhota kũhũnia kwoguo hena bata mũnene mũno wa gũkũria matunda maya ta njĩra ĩmwe ya kũona mbeca ona ningĩ gũkorwo wĩna matunda urahũthĩra gwaku na magagĩkorwo magĩteithia mwĩrĩ waku.